Kũringana na mbica-inĩ no maya nĩ maobitha ma borithi na magagĩũka gũkĩnyita mũtumia mũciĩ -inĩ gwake hihi nĩagĩthiĩte kĩnyume na watho kana hakĩrĩ na ũndũ agĩkĩte ũrĩa wagĩtũma oke anyitwo na mũtumia ũyũ nĩarakĩonekana akĩrĩra kana akĩrĩ na kĩeha mũno ah agakĩrigwo anyitwo atĩa nao aborithi tondũ makĩhetwo mũũkana na magakĩheo watho kuma na igũrũ mamũgĩre koguo o no wĩra marakĩruta na nonginya makĩmũgĩre kana makĩmũnyite mamũtware borithi inĩ na hakĩrĩ na angĩ ta media arĩa marakĩrekondi ũhoro ũyũ ũgĩthiĩ na mbere na maragĩtũmĩra thimũ kũrekondi mũtumia ũcio kana gĩko gĩkĩ.

Ndarora mbica-inĩ ino nĩndĩrakĩona ici nĩ ciana cia thukuru wa mũthingi nĩkĩreheirwo mũtambo wa ndinjito nĩguo tablet ũrĩa maragĩthoma naguo na tablet icio ciaguthũndĩkirio kana ciakĩrehirwo hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria wa bũrũri ũhuru wa Kenyatta arĩ wathaninĩ nĩwe warehire gĩthomo kĩa ndinjito na ũgagĩkora ciana irĩa cikĩrĩ macukuru -inĩ ma mũthingi kana makĩrĩ macinani nĩ marahota nginya gũtũmĩra mĩtambo ĩo. Ũgakora mwana ta ũyũ ona e mũnini nĩoĩ gũkorwo agĩtũmĩra tablet kana ona thimũ kana komputa ĩrĩa maragĩthoma nayo mathomo mandinjito nĩmo ma komputa na coding.

Ndarora mbica-inĩ ta ĩno nĩ ndĩrakĩona aya nĩ arutwo. Na to arutwo, nĩ arutwo a high school tondũ nĩ marakĩoneka mĩaka inĩ ĩrĩa makĩrĩ aya nĩ arutwo mangĩkorwo thukuru ya thekondarĩ na nĩ ta thukuru wa imwana theri tondũ ndĩrakĩona mũirĩtu tondũ othe magĩkĩrĩte inyatha na cati na ngagĩciria haha nĩho macemanagia mbarĩndi kana hihi haha nĩharĩa magĩũkaga gũkĩrwo maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩka kana maũndũ marĩa magĩbatiĩ gũgĩthiĩ na mbere cukuru -inĩ ũyũ na nĩndĩrakĩona maragĩkĩina ngwĩciria hihi nĩ gũkĩgoca marakĩgoca rwĩmbo rwa kĩroko kana hihi nĩ praktici ya nyĩmbo maragĩka. Na ndeciria ũhoro wa thukuru wa high school hĩndĩ ĩrĩa ndakĩrĩ high school gwakĩrĩ na mwago mũno na maica ma high school makĩrĩ mega mũno rĩrĩa twagĩthomaga.

Gũkũ nĩ cukuru- ĩnĩ nĩndĩrakĩona ciana mĩthemba yothe nginya woria kana ciana cia somali irĩa cikĩohaga scarf mũtwe na ciana cia ũafrikana. Nanĩndĩrakĩona makĩrĩ na a ataramu ao kana hihi nĩ arimũ ao ah na marakĩonio kabica ibuku -inĩ hihi nĩgũtarĩrio maragĩtarĩrio ũndũ tondũ, nĩndĩrakĩona othe mang'etherete hee mũirĩtu ũcio na mwarimũ ũcio arakĩmatarĩria ibuku -inĩ nanĩarakĩmonia tũbica ngagĩciria nĩgũthoma maragĩthoma ũndũ makĩonagio mbica.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩ ũndũ wa kũhanda mĩtĩ, rĩrĩa gwakiura kana rĩrĩa gũkĩrĩ na mbura nĩ tũkĩhandaga mĩtĩ, na mĩtĩ nĩ ĩgĩkoragwo ĩ mĩega thĩiniĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, tondũ mĩtĩ nĩ ĩkĩrehaga rĩera rĩega, o ho nĩ ĩkĩkoragwo ĩkĩgemia bũrũri witũ, na kũndũ gũtakĩrĩ mĩtĩ, kũndũ ta kũu mbura ndĩgĩkoragwo ĩ nyingĩ, kũguo rĩrĩa wa handa mũtĩ ona angĩkorwo nĩ mũciĩ-inĩ waku, kana angĩkorwo nĩ harĩa hothe ũrutagĩra wĩra, ũkahanda mũtĩ nĩ ũkoragwo ũtemete itemi inene mũno, tondũ mĩtĩ ĩngĩkĩhuka bũrũri-inĩ, bũrũri ta ũcio no ũgĩthĩne mũno, aah nĩ ũndũ wa kwaga mbura, na ũgagĩkorwo na rĩera rĩrĩa rĩkĩrĩ ũcio ti rĩega, tondũ mĩtĩ nĩ ĩkĩrehaga rĩera rĩega.

Gũkũ kũroneka tarĩ park kana kũrĩa nyamũ cikĩigagwo, tondũ nĩ ndĩrakĩona mũrũthi, nanĩ ĩkĩhingagĩrwo kũndũ ta gũkũ, andũ atarii kana andũ arĩa marakĩenda gũgĩthiĩ kwĩrorera nyamũ icio, nĩ igĩthiaga mũgagĩciĩrorera, na citingĩkĩmũrũma kana citingĩgĩkorwo ciĩna aah ũru na inyuĩ, tondũ nĩ ikĩhingĩrĩtwo. Nĩ nyonaga arĩ ũndũ mwega mũno mũno kũrĩ ciana, iria iragĩthoma maũ ma mathukuru, rĩrĩa mwana agĩthoma, agagĩthoma mũrũthi, agathoma ngarĩ, agagĩcoka agoka kũndũ ta gũkũ agagĩciona live live. Mwana ũcio nĩ anyitaga gĩthomo naihenya kana nĩ anyitaga mathomo marĩa athomithio ma nyamũ naihenya mũno. Koguo thirikari nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩte wega, nĩ kũhingĩra nyamũ ta ici, kana gũcirehe handũ hakuhĩ, harĩa andũ mangĩgĩthiĩ gũciĩrorera gũkĩra gũthiĩ gĩthaka gũgĩcietha, kũrĩa ũngĩgĩthiĩ ũcemanie nacio, na no cigĩgwĩke harm kana no cigĩkũrage.

Rĩrĩa wakĩoya huduma namba, nĩ ũgĩtagio namba cia gĩbandĩ na ũgagĩcoka marĩtwa maku mothe, kũrĩa ũgĩikaraga ũgakĩheana details ciaku cia, ciaku, kũrĩa ũgĩikaraga, nĩ kũrĩa ũngĩkĩoneka, na namba cia gĩbandĩ na, weka ũguo nĩ ũkĩoyagwa irore cia moko kũ maanisha we wĩ mũ, mũ citizen, kana wĩ mwene bũrũri ũcio, kana wĩ mwĩikari wa bũrũri-inĩ ũcio. Na, thirikari nĩ ĩkaga ũũ nĩgetha ĩkĩmenye aikari a bũrũri ũcio nĩa, na nĩgetha ĩkĩmenye bũrũri wĩna andũ taigana, na rĩrĩa ũragĩthiĩ gũbatara ũteithio wa thirikari, nĩmagĩthiaga magagwĩtia huduma namba ĩyo, kana nĩmagĩthiaga magagwĩtia namba cia gĩbandĩ magakĩrora kana we wĩ mũkenya, wĩ wa bũrũri -inĩ ũcio through kũrorwo document inĩ kana nditĩrũ-inĩ irĩa wakĩheanĩte rĩrĩa wokĩoyaga huduma namba.

Ndona mbica ta ĩno, kĩrĩa ingiuga niĩ kĩarathiĩ na mbere haha, nĩ ndĩrakĩona andũ magĩikarĩte thĩĩ, na nĩ marakĩarĩrio nĩ mũndũ ũmwe. Ngagĩciria gĩkĩ nĩ kĩũngano kĩa hihi kĩa wĩra, kana nĩ conference magĩikarĩte thĩĩ magĩtarĩrio na hihi kana nĩ training ĩragĩthiĩ na mbere, maũndũ ta maya nĩ magĩkoragwo mũno thĩiniĩ wa makambuni inĩ hihi gũkĩrĩ na project marakĩambia nĩmathiaga magagĩka training kana magagĩtĩrwo mũtaramu wa ũndũ ũrĩa maragĩbatara gũkĩonio kana gũgĩtarĩrio na nĩ magĩbataraga handũ hahoreru hatakĩrĩ na manegene magagĩikaratha thĩ magagĩtarĩrio na ngwĩciria ũguo nĩguo kũragĩthiĩ na mbere haha.

Rĩrĩa mũrimũ wa Ebola wagĩtuthũka bũrũri -inĩ witũ ũrĩa niĩ ingĩgĩka na bamĩrĩ yakwa nĩgũkĩmeta maikare thĩ ngĩmatarĩrĩrie mũrimũ ũcio nĩ wagĩũka na ũrĩa tũgũikara. Nongĩmathingate maige ũtheru mũno na magekĩra mbarakoa maniũrũ na kanua nĩgetha marigĩrĩrie gũkĩgĩa mũrimũ ta ũyũ noho nongĩgĩtware bamĩrĩ yakwa yothe mathibitarĩ i-nĩ nĩgetha tũgĩthimwo twambe tũkĩmenye nĩ tũkĩgĩte mũrimũ ta ũcio na akorwo tũtirĩ rĩ tũcoke mĩciĩ inĩ itũ na twĩgirĩrĩrie gũkĩnyitwo kana tũige njĩra ĩrĩa cigĩbataranĩte nĩgetha mũndũ ndagakĩnyitwo nĩ mũrimo wa Ebola. Mũrimo wa Ebola nĩũkĩũragaga ũngĩkorwo wakũnyita mwĩrĩ waku koguo ũrĩa ingĩthingata nĩgũkĩiga ũtheru kana wagĩrĩrĩku mĩciĩ inĩ kana oharĩa hothe akorwo ũrathiĩ mũingĩ inĩ ũgagĩkĩra mbarakoa.

Ũyũ nĩ nyamũ mũthemba wa leopard kana cheetar nĩ nyamũ irĩa cigĩkoragwo gĩthaka -inĩ nĩcikoragwo cihingĩrĩtwo handũ ta park. Nĩmagĩkoragwo magĩcithete cindano citĩngĩkĩrũmana kana itingĩkĩruta bunjo rĩrĩa ciakĩona uh andũ magĩũka gũcera. Nyamũ ici harĩa cigĩkoragwo cihingĩrĩtwo andũ, macukuru nĩmagĩtwaraga ciana kana atalii arĩa mokĩte kana magĩũkaga gũkũ Kenya makĩenda kuona nyamũ nĩmagĩũkaga magaciĩrorera na nĩcikĩrehaga mbeca bũrũri -inĩ ũyũ witũ na cigakĩrĩha magoti marĩa marakĩbatarĩkana bũrũri -inĩ. Na kũigaga nyamũ kũndũ ta gũkũ nĩ kwega mũno tondũ ona arutwo arĩa maragĩthiĩ gũthoma arĩa makĩrĩ thukuru magathiĩ gũciciona nĩ makĩrĩrĩtaga wega kĩrĩa magĩthomire ibuku inĩ na magakĩona life life magakĩona kĩrĩa mathomeire ibuku inĩ kana nyamũ ĩrĩa marathomete ibuku-inĩ makamĩona ĩ muoyo ũndũ ũcio nĩ woingĩraga meciria -inĩ mao wega na makanyita na ĩhenya.

Ĩno nĩ kambuni ngagĩciria nĩ kambuni ya Posta ĩrĩa ĩgĩtũmaga marũa na ĩgakĩamũkĩra marũa na hihi makĩrĩ itũũra -inĩ kana gĩcigo inĩ kĩngĩ magĩkĩra mĩbaibũ ĩrĩa ya gũgĩtũma ah netiwaki ĩkĩnyite ĩria inĩ icio na nĩndĩrakĩona nĩmagĩkĩrĩte nguo cia wĩra na cia kwĩgitĩra tondũ, rĩrĩa makĩrĩ wĩra inĩ ta ũyũ rĩrĩa marakĩhaimba igũrũ kana magakĩenja kĩrĩa magakĩenja marima magĩkĩraga posti na mĩbaibũ ta ĩno. Nogũgĩkorwo na ũgwati ũngĩkorwo ũtegitĩrĩte na ũkakĩgũthwo nginya mũtwe ah kana mwĩrĩ. Koguo nĩ wega gwĩkĩraga nguo cia ũgitĩrii ngeciria haha makĩrĩ wĩra- inĩ hihi nĩ hĩndĩ maragĩkĩra mĩbaibũ ĩrĩa megũgĩtambia ĩrĩa ĩgĩgũteithia gũtwarithia na mbere netwaki kana wĩra inĩ wao gĩcigo inĩ gĩkĩ.

Ĩĩ nĩ harĩ bata wa gwĩka ũndũ ũyũ, ũyũ nĩ campaign ya ĩrakĩonekana nĩ ya kũruta panya kana ya gũkĩũraga panya. Na nĩ marataarĩria ũrĩa mangĩkĩruta panya tondũ ĩragĩtwo Operation Ondoa Panya. Ngagĩciria hihi matũra-inĩ macio gũkĩrĩ na mbĩa nyingĩ mũno nĩkĩo maragĩka campaign ĩyo, magagĩtaarĩria ũrĩa megũkĩruta panya irĩa cigĩkoragwo cikĩhithĩte nyũmba-inĩ. Handũ ha gũgĩciũraga kana gũgĩci harm rĩngĩ makĩrĩ na mũbango mwegega wa gũgĩciruta. Wagĩkorwo gwaku mũciĩ hihi kwĩna mbĩa kana wabici-inĩ yaku kwĩna mbĩa, ũgeta andũ ta aya a Operation Ondoa Panya magoka magakĩruta. Hihi makĩrĩ na mĩtego ĩrĩa makĩrĩ nayo kana kĩrĩa magĩtũmagĩra kũnyita panya kana mbĩa ta icio, na magagĩcitwara rĩngĩ harĩa magĩkoragwo magĩciigĩte kana harĩa makoragwo macihingĩrĩte.